Eng' kokwenyu noto nebo kiptuiya eng' chesumei eng' county notok nebo Nandi kochang' atindonik mising' chekiakas akobo mbaret nelo noto nebo Nairobi korok kiakas ale Nairobi ko county ake neo oo mising' eng' emet nebo Kenya ako emet nekararan anan county noto nekararan neimuchi kotoret kabatindet eng' ng'alek chi chebo kabatishet imuchi kora kabatindet korip kiyakik amu komoswek cheu Kikuyu ak Ngong' kotinyei iche ropta nekararan netoreti kabotindet eng' ng'alekab ripset nebo kiyakik kora kiakas Nairobi ale tinyei mbaret ne oo mising' ako kora tinyei oratinwek chekororon mising' ako cheimuchi kobun biik chotok cherutochin komoswek cheterterchin ortinwek cheu Nairobi express way Thika ak Mombasa ko ortinwek chotok chemitei county notok nebo Nairobi kora Nairobi kotinyei kiwanjet notok nebo ndegeit ne oo mising' ne noto ko nebo Jomo Kenyatta neibe komosta ne oo mising' nebo mbaretab Nairobi

Kikotoret kirinishetab kasari kotestai somanet en emetab Kenya en oratiwek chechang missing en oret netai komuch kotoret en oret noton nebo rabishek rabishek chiton chenyolu ala chekimokyikei chenyolu komi sikotestai ngalek ab somanet en emet noton nebo Kenya amun kikomuch kosibkei tuguk choton chebo serkalit noton nebo Kenya che kikomuch ichek koo kowellel ala kotet rabushek chechang chebendi komosto nebo somanet nekimuch serkalitab Kenya kotet rabushek cheitee billionoshek cheute bokol sisit chiton ko chetoreti komosto nebo somanet koraa kikomuch serkalitniton nebo Kenya kotoret sirishet niton nebo alan kowelel kandoik choton anan ko konetik che imuch kotiret kipsomaninik en konetishet nenywan en sukulishek chwak kora kikomuch sirkalit kobangan akobo teshetan sukulishek en ematuwek tukul chebo Kenya che imuche kotoret kipsomaninik en ngalek chwak chebo somanet.